Ore entoki nagira aasa tena pisha naa kadolita ormeut ogirai aisafirisha tewuei nebo mpaka enkae naa kegirai aihamisha enaa naai ake